Ngemin bandek kekese che chang' kosir nganuk sait aketugul missing ingemin en ekarisiek chechang' bandek kora koimuch kemin kopoto keswek alak cheu ng'endek kopaten en komostab nganuk komoche kemin icheken akoo ripsetab nganuk komoche kokorom mounimpo bandek ripsetab bandek koroisi missing ngepaa en ng'alekab semberet ako bandek kora komomoche kerichek che chang chekipiten kou nganuk.

kit nekamilan en pichaini komii chepyoset nesirishe koiti alak rabinik ako ikobo oker tukuk chesire ko uwon monome gee kabisa ak tukuk chekingololen en korubit nii, kit ne kaimuch komilan koraa oker chepyoset nekoti kotundo porchin gee kabisa konai kit netesetai kole wanch nee chukesire ako iih wanch tos siling atak chekakiyum inguni en kurubit ako kit neogere koraa nekaimuch komilan okere ole mii chebiosok chemii taban koinde gee taban cheite rabinik ak alak taban chekoibur kabisa kosisigee tyeme konai konyee, konyee konyee kemwochi kelenji mure ono tesetai nee monge kit netesetai.

Kait orori kabisa en pichaini yekonoker ole cheomishe en inguroni chuu ko kamatik asikomii taban anch arek kotonondos komo omishe, koraa iniyep ikere itik ab inguroni chon ko kotonoso chebo aketukul kotonoso okot sarurik ko kibur kongwalak kongwalak en aketukuk rankiat koraa nebo makatet ko karub gee karibu tisabu karub gee karibu tisabu chetindoi rangiat agenge kokakobata chotet tisabu ikere ile mii chetinye rangiat nekobushenit koraa en makatet.

En pichaini okeree chii nemuren netonone, imuuch kebiree inendet picha ngab inikeer koroisi ko tondet inendet en nganasitet, ak ko indikeer kora postait en ireyuton ko kikisir kainetab chito, oleen kobwaat inendet kolee inobir picha situn obwoten olee kikorute emet akee anyoru postait akee nekikisir kainetab chito, kora niboikeer ireyutet elee kobiren picha ko lamiit, kolee nen obireen laam sobwoten olee kiobiren picha laam.